Kũmenyerera ũgima mwega wa tĩri thĩini wa ũrĩmi, nĩũteithagia mĩmera ĩtiganĩte harĩ kũrehe magetha ngũrani ta ũrĩa, mbembe na mboco, nĩibataraga tĩri mũnoru, nĩguo irio ikorwo irĩ na magetha maingĩ, ũkĩringithania na mĩmera ĩngĩ ta ngwacĩ, ĩrĩa ĩtabataraga tĩri mũnoru nĩguo ĩgĩe na magetha maingĩ

Mĩmera ĩrĩa ĩhandagwo mũno mwena wa Mũrang'a, nĩ mbembe na mboco. Nĩguo ũhande mbembe na mboco, ũbatie kũharĩria mũgũnda waku oga tene, rĩrĩa, rĩrĩa kũrĩ hingo ya riũa, niguo rĩrĩa kwambia kura no kũhanda,, tũhandaga mbembe hamwe na mboco itukanĩte, nĩguo wakinya nĩ hĩndĩ ya kũgetha, ũkagetha mboco mbere, ũgatigia mbembe. Hĩndĩ ĩrĩa ũraharĩria kũhanda, ũrahanda mbembe na mboco, wona waharĩria mũgũnda waku na wahanda, thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩwagĩrĩirwo gũcoka ũthiĩ ũrĩme mũgũnda waku nĩguo weherie, weherie ria mũgũnda-inĩ ũtige kũrĩa tĩri, kũhũthĩra ũnoru wa tĩri, na thutha ũcio nĩ ũbatie gwĩkĩra mĩmera yaku bataraitha nĩguo wongerere, hinya wa tĩri, nĩguo mĩmera yaku ĩthie na mbere, kana nĩguo mbembe ĩthiĩ na mbere na gũkũra na thutha wa kahinda nĩwagĩrĩirwo kũrĩmĩra rita rĩa kerĩ nĩguo, ihinda rĩa mbembe gũkũra ikorwo itarĩ na ria nĩguo gwa kinya nĩ hĩndĩ...

Waru ũhandagwo mĩtaro-ini handũ ha marima, niguo mũrĩmi akahota gũtigithũkania waru na ũrĩa ũngĩ , na mũigana wũiganaine kuma waru gũthie ĩrĩa ĩngi, nĩguo rĩrĩa wakinya gũĩkĩra ũkagĩa na magetha marĩa magĩrĩire, kana ũkagĩa na maciaro marĩa magĩrĩire, tondu ũngĩhanda waru ĩkuhanĩrĩirie mũno, niwagaga kũgĩa na maciaro mega.

Ũgima mwega wa tĩri thĩiniĩ wa ũrĩmi, nĩ ũcũngagĩrĩria maciaro mega na maingĩ harĩ harĩ mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo, ũkĩringithania na tĩri ũtarĩ mũnoru ũrĩa ũtũmaga mĩmera yaage gũkorwo yaage gũkũra wega na ĩkorwo na maciaro manini.

Harῖ kῦharῖrῖria mῦgῦnda gῖcigoini gitῦ, twambagῖrῖra na gῦtheria kana gῦtῦgῦta mῦgῦnda, ῦkamba ῦkeheria ria ῦgacoka ῦkarῖma mῦgῦnda, ῦgacoka ῦkenja marima na niguo ῦgakorwo wihariirie nigῦo rῖrῖa mbura yambῖrῖria kuura, no gῦka ῦgoka ῦhande mbegu nῖguo ciambῖrῖrie gῦkῦra.